Kororon missing minutik jekoekittun amun nyoruu asista neon kosir chesemberto anan jenuoken tere korag koristo neo simatkoim minutik alak jeisembertoi ok kotoret korag korib beek koter koyeneet ab beek en ngungunyeek noton koboisien minutik en kasarta nekoi tikiitik jebo minuutik jekoekittu koo bendii ngweny mising noton koribe ngungunyeek ii, simoib beek en kasartab ropta minutiik choton korag chekoekitu kokojiin koimut satiet komotkonyor asista noton ko tere komatkobit koimutiik en minutik joton

Kesweek choton che tenterek kimuje kenyorji morweek chebo kesweek cheiyonotin kou Kenya seed anan ko jekiyomsie en Kaa kou Sanaa anan ko chogeet kesweek joton jekinyorjiin morweek jebo keswek jeiyonotiin kou Kenya seed kororon mising kotienkee tindoo kerjeek jekikinde kotai korut komie ok koejekiitun en komosto nebo kotolteyweek kimuje kiboisien jebo gaa koyob kiyaakik anan kojekyole en morweek choton cheoldoo kerjeeg ii AK tukuk tukul cheboo temisiet kotolteyweek choton chebo morweg chekioldo konomegee mising ak minuutik ak kokon rurutik jejaang kosir kotoltoldeyweek jebo kipkaa anan jekijopjinkee en Kaa kotolteyweek jebo Kaa kenyoruu koyob kiyaakik ab minutik ngangadan kobitunotton kotoltoleyweek chebo Kaa koibee kasarta neo kot mising sikonamkee ok ngungunyeek an mitunet ab minuutik

Ng'ololchin minutik komie kotoreti kopchei okwoindo nebo ng'ung'unyek komarebenge, kiit akee kora kokochin temindet nabas nebo kosemberchi akosto satiet, noton kokochin minutik koruryo komie Komo en koimut nebo satiet anan chepkerta. Minutik ing'olochin kora kokochin nabas nebo koityi asista ng'ung'unyek ak koityi kora minutik, noton kokochin nabas minutik nebo kochopchikee omitwokikwak komie, kora kokochin nabas nebo sung'ukanetab koristo en kwenutab minutik, sung'ukanetab koristo en kwenutab minutik kotoreti en pcheetab keswek en mauek, noton kora loindo kokochin nabas nebo kopchei keswek komie en mauek minutik noton kobitu rurutik chechang mising chenyorunen kelchin temindet.

Minutik chetore kenyit ko kouu miwek chetore akoi orowek sisit akoi kenyit akeng'e kotieng'ee itondab emet, en kasarta nebo asista kotore orowek sisit, yaan kaitit kotieng'ee itondab emet kotore kenyit akeng'e ak orowek oeng anan ko kenyit akeng'e kityok, akee ko bandek, bandek kotore orowek loo yoon itondab emet ko kararan anan yoon mii asista ak robta nemii komie , ko yoon motomii robta anan ko kaitit kotore orowek sisit akoi sokol, alak ko kawek, kawek kotore orowek sokol kotieng'ee kora itondab emet koite kenyit akeng'e yoon kaitit.

Bandek kechome kosir beek kotienkee momoche bandek kasit ab eut soiti kou beek, beek komoche kerikyi mising soiti ko yon mii robta neo anan ko yon moyome beek ab robta, beek komoche robta neyamat kotakai koruryo niton kokochin temiik koimut ak kaiwesiet en komoswek chemoyome robta, bandek korurtos kokokindee kasitab eut nemingweny noton kokoikoi temiik bandek kosir beek, kotienkee bitunet ab borwek ab biik chechang chetindo miondo noton nebo rwaetab korotik kobiik chetinye mioniton anan ko cheriben Kee komanam konyumnyumi kimnyet nebo beek amun motindo sikaruk chechang.